Gik makelo mor e pichagi gin yuto ma jogi dhi yudo kod mwandu ma gidhi loso. Mar ariyo en pesa, dhi kelo mor ne sirikal nikech pesa madhi wuok kendo kidhi mi sirikal. Mano e gima kelo mor e pichani.

Kaneno tijni taneno yuto manyalo yudo gi yuto manyalo mio jopiny, manyalo mio piny Kenya. Kasto kendo machielo en chiemo. Anyalo konyo jok maonge chiemo, kaachiel kod an anyalo yudo chiemo moro matin.

Kinde mane pod itiyo gi gini mokwongo dhiang' chieng' moro nogweya mabedo piny. Kasto samoro inyalo sembo dhiang' ma dhiang' ok wuoth kata. Iyud kiya e puodho kijony kendo kaonge kata gi tich minyalo timo kendo. kasto dhiang' be wuok ka ool en gima kata dhiang' be onyalo hinyo ka ok itang'. Koro en tich mamiyo ji olo mang'eny kabisa.

Tijni nikod nengo nikech gikelo mwandu ei ngima dhano. Inyalo yang'gi mondo ji oyud chiemo kendo inyalo yang' gi mondo ring gi go inyalo ter kata e pinje maoko mondo omi pinywa yuto maber, kata in an awuon anyalo pidhogi mondo ayud chak manyalo konyorago kendo gi pesa kausogi ma anyalo kata konyo go nyithindo eyore goeko eyor weche mag sikul.

Gik makelo mor maneno kae gin lee mag bungu manyalo kelo nwa pesa ka jok ma ya e pinje maoko biro neno gi. Machielo en, lee go kelo nwa ber e pinywa ni. Kendo gikelo nwa mwandu kineno gi. Kendo gimiyo wa chunywa bedo mamor kwaneno, kwaseneno gi. Wabedo mamor ne wanbe wasebedo kwaneno lee mag bungu.

Kae gweno nitiere kind lee mag bungu kendo aneno ka gi, gin agina maber. maonge lee moro amora mar bungu malarore kodgi kendo machielo aneno ka odhier nono ni to kawuono to en kanye nikech aneno ka ong'iyo malo, nyithinde be ng'iyo yor kuma lee go nitie. Aneno en be en kendo gi buok moro maok nikare

Eeeh, tijni imanyo kuma loo en pundho, kuma loo ok muonye pii mangeny kasto imanyo net, ingiyo kata kaka inyalo yudo pii machiegni kanyo korka ichako manyo nyithi rech mondo oket ee pigi eri mondo gichak dongo, iyud yutoni mari ma kende

Gima biro e pacha kaneno tijni en yuto madhi yudo manyalo yudo koponi nanya timo tijni. Mar ariyo en chiemo ,kasto be anyalo konyo go jomak ok nyal kaka kamondo giyud chiemo kata kaka ginyalo konyore ka gidhu skul, weche, weche mana mag yuto yuto manyalo konyo go kaka jopiny

Gini oselokore e anyola, eeh aluorawa nikech ng'atma dwa pidhe ma, jokma dwa pidhe be ok yudre nikech en gi tich matek ahinya. Kwe miloso godo, miloso gigo be sani ok yudre e yoo mayot, tijgi be tek ema omiyo sani oselokore, ok pidhe mangeny e aluorawa

Yore mabeyo ma wanyalo tiyo go kuom pogo nede e pinje maboyo gin, nede mag otanda e kuonde maboyo gin kaka tiyo gi geche sirikal, nitiere kuonde be maboyo ma, ma maundu timore mangeny mabe wanyalo dhiye gi ,inya tiye gi ndeke mondo oter gigo kuma, kuonde ma owinjore mondo koka waduok tuoche mag malaria piny kendo wamany kaka wanyalo tieko tuoche go e yoo mapiyo. Koro sirkal nyalo konyowa maduong' eyore mag duoko tuoche mag malaria kod pogo nede mag otanda e pinje maboyo kod pinje ma tuo malaria ng'enye

Tijni ber nikech njugu mit adier. Lakini tije be tek. Inyalo pidho njugu kendo kochiek ni maber inyalo yudo pesa maber, mano e gima ober godo. Lakini mondo ipidhe mochuo ochiegi, itiyo gi koponi itiyo gi pesa titiyo gi pesa mang'eny kata kaponi itiyo gi ngufu titiyo gi ngufu mang'eny sana.

Timore e picha ni en kaka migao mar pur lerone jopiny kaka ginyalo puro kendo gik maginyalodwaro mondo golo gipur kendo ka aneno ka nitiere koth skuma emilero ne jogi kaka inyalo yudo koth skuma kendo ginyalo rite mondo onyag maber maginyalo konyre godo e ngimagi mapile kapile

Kae kia aneno Maasai temo miyo nyathi ,nyathi liech chak. Kendo aparoni min nyathini, min, min, min nyathi liej ni nolalo ngimane koro item rese kendo item miye chiemo mondo oyud dongo mare ma kende

Kinde mokuongo mar timo tijni, gimane otimore na mokuongo kane pok achako ng'eyo kak aitiyo gi gigi, ne en, notama kata kuma achak yawe godo kendo nachalo raura e kind jii kangiyo jii gi luoro kendo maka onge gima nayalo timo

Aneno yien mar mwarobaini kendo en gi nengo mar chango tuoche prang'wen e dend dhano. Inyalo madhe ka in gi tuo agoyi, iyi chandi, malaria ogoyi, dendi ojony. En yath minyalo tiyo godo e yore ma opogore opogore

Midhiero mayudo ka atiyo kod mbui e pogo chiemo e gweng en ni, jomoko, thoth jii onge gi simbe matiyo gi mbui ,aah jokma nigi simbe matiyo gi mbui samoro be ok oyudo pesa ma ginyiewo godo gik minya, data minyalo tigo e simbego mondo giyud kony, to kamidhiero ni inyal kony ka okony jii gi yuto makende mar yudo simbe go kod pesa ma ginyalo nyiew go gikma gitiyo godo

En pesa adi manyalo tiyo godo mondo ayao akaunt mondo achak kungo, to bang' dweche adi manyalo golo godo pesana ma asekungo e kaunt no.To be nitiere pesa minyalo medna ewi pesa ma asebedo kakungo kuom ndalo marom gi midhi nyisago

Dhodho nyathi nikod nengo nikech nyathi wuok ma wiye liu kendo nyathi mong'eyo mariek machapni. ma nyithindo moko thunde minegi nigi chandruok mang'eny kendo tuoche mang'eny nyalo bedo kadonje e dendgi maonge geng' moramora.

Teknolojia keto somo bedo katugo kuom jopuonjre nikech giyudo thuolo mar ng'iyo penjo kata gik mopenjgi e e klas gi japuonj magiyud duoko makare koro miyo nyithindo okchandre ahinya kaparo gi pachgi ahinya.

gini iloso puodho kasti keto duonde e puodho timanyo kodhi tipidho kosechako ti tiketo ne yath manyalo geng'o ne kute manyalo donje samoramora. iketo ne yath didek kaluore gi okang' ko okang' mokale kasto irito mondo ochieg mondi ikae.

Magi gin kitungu kendo mondo mi kik kethre, imoye motwo, ok ikane kapod ong'ich ng'ich biro miyo otow matin koro imoye ma obed ka pote maokono bet kachako katwo, kosetwo to inyalo kane eot kendo nyalo miyo obudh mang'eny.

Kae, jo Garrissa temo tang'o ne jii gik matimore e aluora margi, kendo gik ma ginyalo loso mondo giyud chiemo kod yuto metin, ema gitemo tang'onwa kae.

An kadwani apuonj ng'ato gini anyalo nyise mondo obed gi puothe moro mopuro maber gi bugo kaka onego obed ni ikunyo ne rabolo nikech gikmopidh kagi gin rabolo gi gik ma rabolo duaro pi magidwaro gimoramora magidwaro kaka onego orit rabolo, mae ema nyalo puonjo go ng'ato kaka onego otim pur mar rabolo ni.

Gima timore kae gin nyithindo malando mondo aluora obed maber kendo puonjo jii mondo gi rit alura mondo piny odog kaka piny nenitie chon giwee tongo yiende kendo nyiri oyudie haki gii modo oyae gik ma galagala machalo nyang'e mar nyiri.

Gima timore kae en ni okel loo mar ole puotho moro kata mar keto mondo olosne yiende modo omi yiende odongi kata mondo omi puodhono obed maber, mano e gima timore e picha ni eki.

Tijni inyayude ber kaluore ni mae ochalo kaka baraza ma jii obade kalalore mar konyo gimoro kata konyo piny moro kata jok moko e aluora moro mano e ber minyalo yude kuom ka ji ochokore nikech giparo paro maber ma nyalo konyo ng'ato kata aluora mar ng'ato.

Gima timore kae en ni polise, gi konyo jii kaka nyalo pitho yien, kendo gibe ipitho yien ka gitemo gi nyiso jii okang' ko kang' mikao mondo ngato opith yien kendo gi ber mar pitho yien e aluora.

Itime aluora, iloso kar kama inyalo kete yiende ni maber, kiseloso ti loso yiende nigo maber ka gisebedo maber ti nya lando ka itiyo gi yor mbui kata iyalando kindiko ji jokmoko ma mondo oland ni yien go koro ka giselando to inyalo bii ngiew mondo iyude mawandu ni moro matin ibe iloke aluorauno kaka nyalo chalo mondo obed maber.

Kae e chalo kumikle maua modopim kendo ongi ka be giromo dhi us dhi tero oko kata uso ne jii kata ka be gin maua maa koko ae puodho ma pod pichni namo e gima timore e picha no.

Tijni ahero nikech oloso aluora, en tich ninyalo yudogo yutoni, en tich manyalo miyo kato miyo koth chwe kendo nyalo goo oro manyalo bedo e aluora midake, en tich manyalo miyo kendo keto chiemo e mesani nimar kisepidho yien mitongo miuso inyalo yudo pesa mano emoniyo ahero tijni to gi momiyo otek timo en ni onyalo bet tich matek ahinya kopo ni in kendi.